Ndarora ndĩrona ũyũ nĩ ũhandi wanjũgũ na ũngĩrora ũrĩmi ũyũ wa njũgũ mũmera ũmwe nĩ ũrũtaga mbegũ nyingĩ mũno kana njũgũ nyingĩ mũno kwogũo wĩ ta mũrĩmi ĩno nĩ baida theri to maciaro handũ ha nini nĩ ũraũma maciaro mamwe maingĩ mũno, ũngĩrora ta ũrĩa arĩmite ũyũ nĩ ũrĩmi mũnene, tĩ ũrĩmi mũnini . Njũgũ ici ta thoko kiro ciĩna mbia na ũrĩmi ũyũ ndũrĩ na hathara to ona ĩrĩa nini ũkũrũta ũrĩkaoraga babo ũrĩona bainda nene na ndũrabatara mũgũnda ũgũo mũnene, ũndũ ũyũ nĩ ũteĩthagĩrĩria nginya njũgũ ici ciatũa kwendio kana wa ũngĩcihũthĩra ũrĩa ũracirĩma nĩ ĩheaga mũndũ hinya nĩ iri hinya Fulani ũrĩmi inĩ wacio kũogũo ona maciaro mao nĩ baida harĩ mĩena yothe ,harĩ mũhandi ona angĩkorwo ndũrendia ũngĩthiĩa to nĩ irĩ cũrũ arĩ hinya mũno mũno na nginya kũhe ũrũgarĩ mwĩrĩ.

Ndarora andũ aya mahana researchers kana andũ a wĩra ũrĩmi-inĩ, ũngĩrora wega nĩ riboti mararora ĩrĩa ũrarora marora through macini-inĩ. Koguo ũyũ nĩ ũrĩmi ũraabatana na tekinoronjĩ ya kĩrĩu, no korwo kĩmwe mareka nĩ ũhoro ũmwe wa wega wa gũkorwo na tekinoronjĩ ũrĩmi-inĩ. Tarĩu ũngĩrora nĩ marahota gũkorwo makĩrora na magakondinĩti hamwe na warora nĩ ta mekũndũ green house thĩinĩ. Ũrĩmi ũyũ wa tekinoronjĩ example njega nĩ ta ĩno ĩrĩa ũkoraga mũrĩmi kĩrĩa abatara okorwo nĩ ta kũiga rekondi cia ũrĩmi wake, okorwo nĩ ta kũrora mathĩna marĩa maracemania namo ma mĩmera, ũndũ ũyũ ũrĩmi nĩ ũteithagia mũno mũno mũno kũhũthĩra tekinoronjĩ.

Ndarora ũũ nĩ ũrĩmi wa water melon ,na ũrĩmi ũyũ nĩ mwega mũno tondũ kĩhuti gĩkĩ gĩkũraga ta irenge, rĩũ tarĩ handũ hanini kĩhuti kĩmwe noũkore nĩkĩrĩ maciaro mamwe onanginyagia ikũmi kana kĩbao na arabu ũgakora shape ya cio nĩ kĩnene ũndũ atĩ kiro wacio tondũ nyingĩ ciendagio na kiro nĩ irehaga kiro mũnomũnomũno, ũrĩmĩ ũyũ ndũngĩrira kũrĩma na ndũrabatara maũndũ maingĩ, no kĩhuti kĩũ giataba, kĩrute matunda, matunda macio maũmaga marĩ maingĩ mũno, ũngĩrathimwo na ũrĩmi mũnene, ũrĩmi ũcio nĩũgũcokia mbeca mũno, onandũrahũthĩra maũndũ maingĩ ndũrĩ na chemical nyingĩ ,ndũrĩa tĩ na maũndũ maingĩ nĩ ũrĩmi ũcio wa gwĩtĩkĩra nawajia gũtamba tondũ gĩtambaga gĩthĩ ũguo, tiga noharĩa rĩu kũngĩũra gĩtĩendaga maĩ maingi tondũ kũu nĩgĩthũkagio, kĩendaga rĩmwe ũrĩmi ũyũ wĩ sawa.

Ndarora ndĩrona ũyũ nĩ ũrĩmi wa water melon tondũ kĩhuti gĩki nakĩo gĩtambaga ta marenge thĩ, rĩu matunda with time nĩguo matunda maumagĩra makomete thĩ. Na kĩmwe nĩ gĩciaraga wega mũno, ũngĩkora kĩmwe nĩ ũgũkora nĩ gĩciaraga hanene na maciaro maingĩ. Ogũkorwo itiendaga maaĩ ũguo maingĩ nĩ ũndũ wa gũthũkia matunda marĩa maumĩra. Kaĩria kanini no ũrute kirũ nyingĩ mũno nacio cirĩ ona mbeca tondũ hĩndĩ ya riũa, matunda mũthemba ũcio nĩ marĩagwo mũno mũno kũringana gũkĩra nginya hĩndĩ ya mbura.

Ndarora gĩkĩ nĩ gĩtũngũrũ kĩa ngwacĩ , gĩtũngũrũ gĩkĩ kĩa ngwacĩ nĩ kĩega mũno no nakĩo nĩkĩrĩ nĩkĩmenyagĩrĩrwo mũno tarĩũ hĩndĩ ya mbũra gĩtĩagĩrĩirwo gũkorwo na maĩ maingĩ rĩrĩa ũrahanda gĩtĩagĩrĩirwo gũkorwo na maĩ maingĩ ũgũo kĩagĩrĩire kũheo tũmaĩ tũnini tarĩ kũguũ handũ hena kũguũ mũno maĩ gĩtingĩ survive no onakĩo gĩgĩkũra kĩo gĩkũraga ta ngwacĩ nĩ ũkora nĩkĩendaga nginya tĩri gĩtĩga nĩgĩkĩragĩrwo tĩri gũkũmbĩrwo tĩri nĩgũo gĩkũre wega kiũme kĩ ngwacĩ nene kũogũo ona ũkĩrĩma ndwenjaga irima mũno woyaga tĩri igũrũ nĩgũo kĩgĩe na rumũ ya kũĩba nagũkũra gĩgĩtũngũ ũrĩmi ũyũ nĩ mwega na anĩũrĩ mbeca tondũ kwĩrĩmwe ũkoraga gĩtũngũrũ gĩtĩrĩ na kĩna thoko mũno to nĩkĩũ thaicĩ nĩ ũkora mũrĩmĩ ũruĩa wĩnakĩo nĩwonaga nĩ aracokia baida yake nene mũno mũno ũkoraga nginya rĩũ thoko yayo ĩgĩragwo nginya nja wa thoko nĩ ũrĩa ciĩna ndimandi.

Ũrũ nĩ ũrĩmi wa gĩtũngũrũ, kĩndũ ta kĩu anyitĩte nĩ ũrĩmi wa gĩtũngũrũ kĩa ngwacĩ. Ũhoro wa kũrĩma ta ũguo ndĩrona arĩmĩte gwĩkĩra mĩtaro, rĩu ngwacĩ mũndũ rĩu ũkĩhanda gĩtũngũrũ gĩkĩ kĩa ngwacĩ, gĩkĩ gĩthecagĩrĩrwo igũrũ, ta rĩu ũguo arĩmĩte thutha mbica-inĩ, hena kĩrĩma kĩho kũrĩmĩra mĩtaro, ndangĩhanda ngwacĩ mwena wa thĩ wa mũtaro, akũrĩma harĩa tĩri wĩimbĩire mwena wa igũrũ. Ũndũ ũcio nĩũgĩteithagia mũno tondũ rĩu gĩtũngũrũ nĩgĩkoragwo nĩkĩgĩaga na rumu ya kwĩimba na kĩrĩa, ona gũkorwo gĩtiendaga maĩ maingĩ, tondũ kĩngĩheo maĩ maĩngĩ ta kĩguo nĩũkoraga nĩgĩthũkaga mũno, ũguo gĩtiendaga maĩ maingĩ. Na, handũ hanini mũno nĩharutaga nĩhaheaga mũrĩmi bainda nene na gĩkabatara o kanyamũ kanini area nini ũkaruta gĩtũngũrũ kĩingĩ mũno.

Ũyũ nĩ ũrĩmi wa mboga, na nĩ aroneka nĩ mũndũ ũgaĩĩte mũgũnda wake. He mwena ararĩma ũndũ ũngĩ tofauti no ũyũ ũngĩ mwena tofauti, ũndũ ũyũ wa kũgarũrĩra nĩũteithagia nginya tĩri, tũtambi, ũgakora gatambi kamwe ũkĩgarũrĩra ũrĩmi nĩũteithagia, nginya ũgakora mĩrimũ ĩrĩa ĩrĩaga okorwo nĩ ta mboga thaa ici, mwaka ũcio ũngĩ ũngĩrĩma tofauti ũrĩkoraga nyamũ ĩyo ndĩngĩ survive, gũkĩra rĩrĩa ũrarĩma atĩ mwaka ũyũ mboga mwaka ũcio ũngĩ mboga, ũkoraga tũdahi na ndũũ tũrĩatũrĩaga tũtithamaga, tondũ nĩtũmenyerete ũguo. No ũngĩgarũrĩra ũrĩmi ũyũ na ũyũ nĩũteithagia mũno Kũiga indo ta icio cithũkangagia mahiũ, irio ciaku citingĩikara mũgũndai-inĩ. Ta riu ũngirora ũrĩa agaĩte nginya ee na njĩra cia maĩ. Ona wahe maĩ, maĩ matirora mũno maraikara area imwe maga serve mũmera ũcio. Na ũndũ ũcio nĩ mwega mũno, tondũ ũrĩkoraga irio ciaku iranyua maĩ, marĩa o kahora na matirahũa, ũndũ ũcio nĩ mwega mũno.

Wega wa ũrĩmi ũyũ wa kũhũthĩra matinga, nĩũgarũraga tĩri na thĩ wega kũringana na thesi, ũgakora tĩri na thĩ wega tĩ kũringana na thesi, ũgakora tĩri ũrĩa ũragarũrĩka nĩũrĩa wĩ igũrũ, wega wa itinga warĩma tĩri ũrĩa ũkoragwo kuo nĩ tĩri mwega, mũhinyu wega nanĩũkoraga kwa ihinda inini itinga norĩrĩme handũ hanene mũno rĩgasave mathaa ũgakora ĩrarĩma handũ nginya ona ũngĩrehe andũ marĩme na theci na kĩ nomathiĩ thukũ nyingĩ noũngĩhũthĩra itinga, ũrimi wao nĩũkaga hahũthũ mũno, gũtema marima, gũtema mĩtaro ya kũhanda, mũtĩ ũgakora no mbegũ tu na kũhanda ũrahũthĩra nginya maccini cia kũhanda ,nĩciũkĩte gũteithia njĩraa ĩmwe ya tekinorojĩ iriaa ciakĩrĩũ ciũkĩte gũteithia arĩmi tondũ nginya ũrĩmi wao, ũrakorwo wĩ mũhũthũ na wanaihenya na ũgakorwo nĩũra save mathaa ona mbeca mũno, tĩri mwenyewe ũgakora nĩũra gain hinya tondũ nĩũraujugĩka wega nĩũndũ wa macini.

Ũyũ nĩ ũhoro wa maĩ, ũngĩrora thutha hena mũgũnda ũtayaricĩtwo wega, na ũyũ nĩ ũhoro wa system ya maĩ, ũhoro wa ũrĩmi na maĩ. Ũndũ ũyũ nĩ mwega tondũ nĩũgũteithagia na ũgakora, nĩũrarĩma wega irio nyingĩ. Ona rĩrĩa kũmĩte, andũ acio matiagaga irio, tondũ marahũthĩra maĩ maya kũrĩma na irio igakũra o wega na makagetha o wega. Ũndũ ũyũ gwitũ nĩũteithĩrĩirie andũ gwĩtĩkĩra ũrĩmi na nĩũmateithĩtie.